Ũtungata wa ũrĩmi ũtongoretio nĩ mũnene wa ũrimi thĩiniĩ wa thirikari, Mũtahi Kagwe, wagĩrĩirũo gũtũ gwethera arĩmi irio, mabũrũri-inĩ marĩa cirĩ na raithi, kũrĩa tũtabataragũo tũrĩhe igoti inene nĩgetha irio cingĩre thĩiniĩ wa bũrũri. Oho ningĩ, nĩmabatiĩ marehe irio irĩa cirĩ na ũtheithio kũrĩ kũrĩ mahiũ ma bũrũri wa Kenya.

Maũndũ marĩa ingĩka ndĩta mũndũ kĩũmbe nĩgetha nyamũ citige gũtharĩkĩra mahĩu makwa, wa mbere nĩ kwaga gũtheria mĩtitũ. Rĩrĩa mĩtitũ yatherio nyamũ ciagaga gwagũikara na cikaimĩra mĩgũnda-inĩ ya arĩmi, igathiĩ kũmagia kũrĩa mahiũ ma o. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gwakĩra mahiũ makwa wega kũrĩa ũndũ atĩ o na nyamũ cia gĩthaka cioka citikũhota kũrĩa mahiũ makwa. Ũndũ ũcio ũngĩ naguo nĩ gũkorwo kwĩ na nyamũ irĩa ciriraga nyamũ cia gĩthaka ta ngui. Angĩkorwo ndĩna ngui nĩikũingata nyamũ irĩa ciũkaga kũrĩa indo thĩiniĩ wa mĩciĩ.

Ng'ondu irĩithagio gĩcigo-inĩ gĩkĩ gũkĩra mbũri tondũ wa wendekeku wacio harĩ harĩ mũndũ. Ng'ondũ nĩciendetwo mũno rĩrĩa kwĩ na mathigũkũ kaingĩ na kaingĩ nĩ ũkoraga ng'ondũ nĩcio cirathĩnjwo. Ũndũ ũcio ũngĩ o na hĩndĩ ĩrĩa kũraracio, ng'ondu no ũkoraga nocio ciratwarwo ũthoni. Ng'ondu nĩ ĩrĩ thoko thĩiniĩ wa ũrĩmi gũkĩra mbũri kogwo arĩmi makahĩbĩria makĩria ũrĩithia wa ng'ondũ gũkĩra mbũri. O ho nyama ya ng'ondu ũringithanĩtie na nyama ya mbũri, nyama ya ng'ondu nĩ ĩrĩ cama. Nyama ya mbũri kũrĩ ũndũ ĩ camaga na ĩkaga kũgucĩrĩria arĩi a nyama ũkĩringithanio na nyama ya mbũri.

Korwo ndĩ mũrĩmi wa thamaki, ingĩrĩithia thamaki ya Catfish, gitũmi nĩ tondũ, thamaki ĩno nĩ yendekanaga mũno nĩ agũri, tondũ nĩnenehaga gũcinda thamaki ya Tilapia. Kuoguo noguo ĩngĩhee, thoko ya naihenya, na noguo ĩngĩhee mbia nyingĩ.

Mathĩna marĩa magũmagĩra mũno mũrĩmi wa thamaki, wambere nĩ maĩ. Rĩngĩ thirikari nĩĩkĩragĩra mĩkana, atĩ arĩmi matiĩtĩkĩrĩtio kũhingĩrĩria njũĩ, na rĩu kuoguo rĩrĩa maĩ manyiha thĩiniĩ wa rũĩ, arĩmi a thamaki magirio kũhingĩrĩria maĩ, nĩmakoragũo na thĩna wa ũrĩmi ũcio. Korwo thirikari no ĩtĩkĩrie, arĩmi a thamaki makahingagĩrĩria maĩ ũrĩa mangĩenda, nĩgetha matikagĩe na wagi wa maĩ thĩiniĩ wa ũrĩmi wao, arĩmi acio no mahote kũrĩma thamaki kwa wĩingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ thogora wa irio. Rĩngĩ irio cia thamaki nĩikoragũo na goro mũno ũrĩngithanĩtie na irio cia mahiũ maya mangĩ. Korwo thirikari no ĩhũthahũthie thogora wa wa irio cia thamaki, no kũgĩe arĩmi aingĩ a thamaki.

Maũndũ marĩa maroragũo harĩ ũrĩithia wa thamaki, wambere, nĩ mũhanĩre wa mũgũnda. Thamaki nĩiremaga kũrĩithia, kũndũ kũrĩa kũinamu mũno, tondũ thamaki ũrĩithi wayo ũbataraga, wenje marima, na rĩu kũrĩa kũinamanu mũno, no kũreme kwenjeka marima ma kũrĩithia thamaki. Namo maũndũ marĩa mabataranagia, nĩgetha wambĩrĩrie kũrĩithia thamaki. Wambere, nĩ mbeca cia kwenja marima ma kũrĩithia kũiga thamaki icio. Wakerĩ nĩ maratathi, ma kũiga maĩ marĩa macio marima-inĩ macio. Wagatatũ nĩ mbeca cia kũgũragĩra thamaki iria ũkũiga irio.

Mawatho ma thirikari, rĩngĩ nĩmahutagia na njĩra njega, harĩ ũrĩithi wa thamaki. Mawatho ma thirikari ma kuga ta atĩ agwĩmi matiĩtĩkĩrĩtio gũthiĩ gũtega thamaki maria-inĩ, nĩmahutagia na njĩ thogora wa ũrĩmi wa thamaki na njĩra njega, nĩamu agwĩmi matuĩka agũtega thamaki kũndũ kũu, nĩmegũka na maciendie na thogora wa thĩ, kuoguo kũhinyĩrĩria mũrĩmi kĩũmbe wa thamaki. Oho mawatho ma thirikari nĩmahutagia na njĩra njũru, harĩ ũrĩmi wa thamaki. Rĩngĩ thirikari nĩĩkĩraga magoti me igũrũ mũno, harĩ ũrĩmi wa thamaki na njĩra ya kũgũra irio. Kuoguo hihi mũrĩmi agakorwo ena thogora mũritũ mũno wa kũrĩithia thamaki.

Gũtiga gũtega thamaki gũkĩra mĩhaka, kũngĩhotekeka gũtigĩka, kũngĩkorwo nĩũgũtega thamaki, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Gũtega thamaki na njĩra hihi ta ya neti, nĩũkoraga rĩngĩ thamaki ona iria citarĩ nginyanĩru cia gũtegũo, nĩciategũo, na hihi kũgirĩrĩria cinenehe cigatuĩka cia kũguna arĩmi.

Ĩĩ nĩndĩretĩkania atĩ gĩthomo, kĩa ahũthĩri a motungata ma, a motungata, nĩkĩhonia. Gĩtũmi nĩtondũ, korwo andũ no mamenye atĩ mũndũ angĩtĩkĩra kũrĩhaga ngombo na akarĩha ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũguo noguo ngombo ciake cigũthiĩ ciongererekete, na noguo angĩhota gũkomba mbia nyingĩ, na eke maundũ manene. Oho ningĩ korwo andũ no mamenyithio atĩ, mũndũ angĩaga kũrĩha rũni rwake, na ekĩrwo nĩ thirikari mĩkana ya gũkomba mbeca thĩiniĩ wa mabengi, no agĩe na thĩna mũno rĩrĩa angĩgĩa na ũndũ wa hi na hi, ũrabatara mbeca.

Andũ no mahote gũtũra mĩtũrĩre ĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, korwo no matige kũhũthĩra irio iria cithondeketwo kuma iganda-inĩ. Marĩage irio iria, ciumĩte mĩgũnda-inĩ yao, citekũgerera iganda-inĩ. Nĩamu inganda-inĩ, nĩkuo irio cithiaga cikongererwo, ndawa rĩngĩ cia kũimbia, na hihi igakorwo ndawa icio nĩcio cicokaga gũthũkia mĩrĩ ya andũ. Oho andũ no mahote gũtũra mĩtũrĩre ya ũgima mwega wa mwĩrĩ korwo thirikari, no igũithagũithie motungata ma ũrigiti, nĩkĩo nĩguo mũndũ aigua arĩ na thĩna wa mwĩrĩ, agathiĩ akarigitwo, hatarĩ thogora mũnene, na mũndũ woothe akorwo no ahote gũthiĩ thibitarĩ, ona ũrĩa wa mũhinyĩrĩrĩku.

Ĩĩ no hote kũgĩa na ũrigitani ũrĩa wagĩrĩire. Korwo, mũndũ o wothe, no agate kandi, ya ũrigiti, ya thirikari, no ahote kũgĩa na ũrigiti ũrĩa wagĩrĩire, na arabatara athiĩ kwa kwa motungata ma thirikari, kũrĩ nyũmba iria cia motungata ma thirikari, agate kandi ĩyo, na ambĩrĩrie kũmĩrĩhĩra, nĩgetha, ĩkamũrĩhagĩra motungata ma thibitarĩ.

Rũgano rwa, njamba ya tene, yetagũo Dedan Kĩmathi, nĩĩkũrĩtie ũcamaba harĩ niĩ na harĩ andũa arĩa angĩ ethĩ, nĩamu, Kĩmathi nderũagĩrĩra we mwene, na eriganĩirũo, agatiganĩria maũndũ make, nĩgetha arũĩrĩre bũrũri. Na ona ndagĩka ya mũico akuĩrĩire akuire nĩũndũ wa bũrũri wa Kenya. Ũndũ ũcio nĩũkũrĩtie ũmũndũ wakwa, na kuona tiwega hĩndĩ ciothe, gũkoragũo atĩ no niĩ tu ndĩrerũmbũiya. Nĩnjagĩrĩirũo ona kũrũĩra mabata, ma arĩa magoka thutha wakwa.